Ũhoro ũyũ nĩ ũngenagia mũno nĩ rĩrĩa ndĩ na thĩna atĩ mbeca ciakwa no hote gũciruta ndagĩka o yothe na ndĩcitũmĩre ĩtekũgiyĩka. No ningĩ ngaigua ũkĩndakaria tondũ nĩ ĩtũmaga ngaremwo gwĩbanga kĩmbeca tondũ no hote gũciruta ndagĩka o yothe ona ĩtarĩ na bata nacio, gĩtũmi kĩgima ngakora ngĩciruta na gũtibatiĩ ũguo. Gũbatiĩ ngacigĩra rĩrĩa ndĩnabata no rĩu tondũ nĩ ngũhota gũciruta na thimũ nĩ ndĩcirutaga oũguo o bĩũ na ũndũ ũcio nĩ ũndakaragia rĩmwe nĩgũkora nĩ ndĩratũmĩrire mbia ũru ũria ĩtarendaga, nĩ atĩ gũkorwo atĩ mbeca ndĩnacio guoko-inĩ.

Ndutaga maĩ irima-inĩ, ngacoka ngamekĩra itangi. Ndamekĩra itangi ngamekĩra kemiko, ndamekĩra kemiko, ngamaiga hau, ngamatũmĩra hĩndĩ ĩrĩa ngũtũmĩra ta kũnyua, ngamatherũkia, nganyua rĩu mematherũku, no okorwo nĩ ta kũhũra nguo kana kũruga ndahaga itangi-inĩ direct ndugĩte namo. Koguo kemiko nĩ ĩndeithagia mũno ĩyo, ĩni.

Aini arĩa megatũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ nĩ, Samido, Jose Gatutura, Dj Fatxo, Kĩgia wa Esther, Kamande wa Kioi, Kioi Junior, Ngarũiya Junior, Karangũ wa Muraya, Sobinga wa Bibiana, Pastor Kuria na angĩ aingĩ, aingĩ biũ.

Gũthiĩ thibitarĩ mwĩna mwenda waku kwĩmenya ũgima wanyu wa mwĩrĩ nĩũndũ wa bata mũno. Nĩ ũteithagia andũ kũmenyerera mĩikarĩre yao, kĩrĩa mekũrĩa, ndawa ũrĩa mekũnyua, na maũndũmangĩ maingĩ biũ. Koguo nĩ wega mũno kwĩmenyaga ũgima wa mwĩrĩ o hingo, na mũgathiĩ mwĩ hamwe nĩgetha mũgatarwo, mũkaheo mataro mwĩ hamwe nĩ ndagĩtarĩ.

Haha haronania ũrĩa mbeca cĩcenjanagĩo kuma bũrũri ũrĩa ũngĩ nginya ũrĩa ũngĩ ta dollar , euro na cia mabũrũri marĩa mangĩ ta Canada ũgũo, nĩcio cĩronania rĩti yayo ya gũcenjanĩa kuma bũrũri ũyũ nginya ũrĩa ũngĩ.

Ũrabatara gũkorwo na ũmenyo wa gũthondeka thitima, ukorwo na indo ta tester, buraithi, screwdriver, thubana, tĩpu na waya.

Ũrihi wa igoti nĩ ũteithagia mũno, tondũ ni mũhotaga gwĩka ũthii wa na mbere wa itura, gwaka mabarabara, mathibitari, mathukuru, maũndũ maingĩ maingĩ. Koguo ũrĩhi wa igoti nĩ ũteithagia mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ.

Njĩra njega cia kũiga maĩ cia arĩmi anini nĩ kũhingĩra mĩberethi, kũhingĩra maĩ kuma nyũmba-inĩ ciao magĩkĩraga matangi-inĩ. Tondũ ũguo naguo mangĩhota na nĩguo njĩra ĩrĩa hũthũ.

Kũrĩma kũgerera ng'enda-inĩ cia kĩrĩu nĩ gũteithagia mũno, tondũ nĩ ũhotaga kwendia ũkona customer nyingĩ, nawe ũkona kĩrĩa ũrenda, no ũkahanda kĩndũ kĩega kĩa kĩrathi kĩrĩa ũrenda.